kiteme mbaret akechop kotililit itian kepakach kobur kasarian nekidogo akany inyiking'ol ak ng'ot komii chemasai chekorut kitut kora akitian kekerer akinde mbolea lainishek chekakikerer akitia kinde ng'endechukan akany ketup kechokyi ngamun en ropta ngemin ng'endek kochotos mbolea koipe beek koyoche kemin sainoto aketup akitian yan kakonam korut komach kolelesan kole kisteot chemorusiek amun weche ng'endechutok moche ripset nepo parak akoo ng'oto mokirip en ropta kopare kora ropta kinoki beek kidogo.